Ee akanyorr ena abila naji duma amu ore ena abila naa empeku ena sidai oleng' naa ore ake piilo oltung'ani pookin oiremisho aaun tolchamba lino naa kebulu oleng' amu ee empeku sidai natonyorra iltung'anak akeyie tenkumoi niindim atuuno nebulu irpaek aabulu akeyie irpaek oleng' nikintaki empeku sidai naa kitayu irpaek ore enaisho irpaek enye naa iindim orpaeki obo atanapa irpaek oongwan ashu aa okuni neeku ee ninye anyorrie naa naa ina sababu paanyorr naa kenyorr akeyie iltung'anak pookin kulo airemok akeyie pookin akeyie oiremisho neeku ina pee anyorr.